Alen atoigei akakere ale tuguk chemii chekitinyen en yu ak chemii ematinwekab sang alen atoigei ko akere tugun chechang chebo kominut en yu kiit netai nebo komonut en yu aleen ko tuguk chebore <inaudible> nebo aeng komii tuguk chebore <inaudible> amun eeh akere kii kobo kamanut amuu kiibu eng ematinwekab sang tuguchu kora bore amnino acids akere mamiii makitinye eng emetnyo orit lakini mii eng changindo eng ematinwek ab sang nebo somok koki nebore vitamin and mineral medicines akere eng yu kora kiibu eng changindo eng ematinwekab sang cheu south africa anan ko china nebo somok kebore coconut meal akere eng yu kotinye keberut nekoi akere tinye one hundred percent so kiibu eng bitonin nebo engwan komii cotton wool cotton ni molases ak bone meal aleen chotok kobo komonut che akere en yu.

Ole atake komi kamanutik che chang chebo boisionik eng kokwet. Yo mi boisionik kokwet koyae piik koburat kityo amotinye kasit, si maigu chito idle. Nebo aeng, kogoin piik rabisiek, kipaisien mahitaji chechuak chebo korik, tien ke nguno. Nebo somok, yon tinye chito baisyet ko siche rabisiek che baishen kosomesan logok chik. Koyai piik chirchir kosapcha logok chik. Ya mi baisyet kokweet, ituitos piik.

Alen netai oleanetitoi Chito oleanetitoi Chito ilekiyoitoi baishet ko kit netai ko amwai chi neanete akoba logoek Cheba Yan kakia baishet anan tinye kamanutiet ainon Yan kakia baishet neanete Nebo aeng ko inanetitoi Chito olekiyoito baishet ko kit netai kit nayae ayae korong Kole kaminsei anan keteme ak mashinit agetugul kit netai ayae korong akalenchi abarchi alenchi kityeche oleba Yu kotkomashinit kilianen kot kaminsei mara kabarchindoi Chito olekimindoi marakit Neu mauwat anan ko rurutiet agetugul kit nayae abarchini ak kenamen ano kidoe ngungunyek ano ngele kindo kit Neu fertilizers abarchini alenchi kindo cheten Kole kibose anan kolanchi kotayai kounoton konamen Chichi amun kayai

Alen atoigei ko kit netai olekiaitoi boishet eng kokwenyo. Ko kit ne tai ko chito nekakachin kasit age tugul, ngo ka temindet, ngo ka chito , ongeboishe temindet, ko kit neyoei chito ko ngosir biikchi kobwa kasit, nyo koyachi inendet kasit kou biichu temik cheechen ko kit neyoei sikoyaak boishenyi, ko kosir biik si koi kolipan melekwek kor kakobek saishek. Nebo oeng biik eng kokwenyu koboishe biik chebo familia icheket inyumi biik tugul chebo koyotok ak bokoyai boishet tor kotar.

Eeeh Olen otogen ko eng tainyun ogere pichait ne nemi bik oengu ak teta nekoru eng ngwony ko chito nemi eutab katam ko chito ne muren eeh nemi katam ko kobur kou chito ne chepyosa nekotugengen lesoit kit neyoe ko eeh yoe moe ko borjingen konget eeh teta eeh nekoruu eng ngwony teta nemoimuchigen anan teta ne eeh nemioni eeh mokinoe ingunon mara netom kwamis aah ndamun eng pichait ne ogere eng yuu ko teta nekingete ko teta nekabar eeh kit rubet eeh ogere kingete eeh yome icheket koot tinyi konget eeh kokoin ichek ingubu konget.

Ale atager ko en pichait komi boishet. Ko agere neranik ana ko biik chemengech, kailach icheket kit ne kitere eunek chwaik akoibot kinuok, kit ne kaige kinuok .Mara icheket kotogu kole iyumi icheket tukuk che muren, che mi nguno kou towm ana ko en barabaroshek. Ko nager bichu kobwotwa kiit ne kikamwa kandoindet nyo nebo emet, Willian rutto kit nekiborei climate work nguno biichu koyaei, iunotei ole kipunei yaei icheket kotililit. Kerenyu age ko kit nekiporei kazi mtaani en neranik kou ole kikamwaita kandoidenyo arap Samoei rutto kole kikoin boishonik neranik koyai. Ko kerenyu ko kerenyu notok.